Gima dibi e pacha kanane picha ma kaeni, to en yor pur gi yor thiedho jamni ka kaa gi kacha kuom jogo magin jopur. Kendo ane no ka, rombo ni nigi , chalo kagima dende ok ber to mano dwaro jathiedh jamni midendo gi dho ngere ni vertinary doctor.